Kwath ka itweyo dhok ber e aluora ma nitie puothe mangeny ma jii opuro koro mano miyo dhok ok donj e puoth jii macham chambgi, kendo kwath ka itweyo dhok ber e aluora ma ngeny jii odake, koro kotwe dhok to dhok ok nyal donjo e ute jii maketh gik moko

Chiemo ma aneno ni ochalo mchele. Mchele ka idwa tedo to ipimo mokuongo mcheleno. inyalo pime e okombe. Koro kapo ni mchele en okombe achiel, to pi, idhi keto okombe ariyo. aeto iwe pi chwakore, iketo chumbi gi mo, aeto iwe pi chwakore. Pi kosewalo to iketo mchele, aeto iume tidwoko mach piny, aeto imiye kinde matin, aeto inyalo yele mondo ing'i kochiek maber.

Pesana atiyogo e yor yuto ka akete e bengi mondo onyuolre aeto bang' kinde mathoth to adhigole kanyo ka osenyuolore. Kendo anyalo tiyo kode e yor yuto ka akete e ohala. Koro ohandani nyalo miyo nyalo kano na pesano to ohala mayude to anyalo tiyogo. Koro pesanani onyalo konya kendo onyalo nyuolore ahinya e ohandani.

Kae aneno kadi mar NSSF mar miyo miluongoni Lina Jerotich Cherop ,mawuok egweng' mar Baringo. Kadini en kadi mar jogo matiyo emigao mag sirikal, tokadini konyo ekinde mang'ato oseweyo tich. koro kain gi kadini to inyalo dhii, to imiyi pesani mane ikano ekadini ekinde mane itiyo kendo kadini ber ahiya nikech kata ka iweyo tich topod pesa iyudo.

Mokwongo, jogweng' nyalo biro kanyakla mondo giket chike mager, manyalo konyogi rito jamnigi. Ginyalo gero kamoro maber, magiketoe jammni mamiyo lee mag bungu ok monj jamnigi. Kendo ginyalo keto jok moko marito jamnigo gotieno,, mondo ogeng' lee mag bungu mar chopo machiegni gi jamni maggi.

E alwora wa kama antie, e piny jokuria, tijni itime bang' higni ariyo. Koro ka janyuol nigi rawera moro ma idwaro tero e nyango, to itere gotieno, gi wuok gotieno. To ka gisechopo kacha, to janyuol chiwo siling mia abich, kasto wuode itimo ne nyango. Bang' kanyo to gichokore joma osetimnegi nyango mangény, aeto gichako wuoth. To koro jok mane gibirogo, jo anyuola gi

Gima timore kae, aneno ker William Ruto kaachiel gi jatelo mochung' ne migepe mag arita kwe, Kithure Kindiki kaachiel gi jotelo mamoko kagiyawo kar Digital Police Station. Kendo aneno ka jotend arita, obila bende nika gi jotelo mamoko. Koro nitie tudruok ma gitudore e wi gima iyawoni.

Kae aneno ji mang'eny. Jok machuo kod ma mine, kendo e kindgi aneno ma ne en ker Ohuru Kenyatta kagichung' kendo gigoyo picha. Aneno kagiyawo kar holo pesa, kokalo e yor ong'we yamo ma iluongo ni SC Juza mobile loan app. Mae gima konyo ji, kendo nyalo miyo giyud pesa kokalo e ong'we yamo margi kendo pesano nyalo konyogi e yore mang'eny.

Jogi ka aneno to onge ng'ama anyalo wacho ni ang'eyo maber. Makmana ni gichalo jotelo mawuok e pinje mopogore opogore. Kendo kae aneno ji ariyo manigi ng'ol mopogore opogore, ka moro obedo mbele to otemo tiyo e kompiutar, kendo nyawadgi mobeto bathe to temo ng'iyo gima timore kanyo. Koro aparo ni jogi temo yawo gimoro manyalo konyo jogo manigi ng'ol mopogore opogore e piny ka.

Kapo ni simba ok ti maber bang' ny'iewe, to anyalo dhi ir jo Safaricom mondo achiw lero maber ni simu nanyieo to ok ti. Kendo anyalo ting'o nyaka kadi manyiso ni simno nanyiewe machiegni mondo gine. Kendo anyalo ikora gi pesa nikech ginyako kwaya pesa mondo koro eka ging'i chandruok ma simbano nigo.